ee ore intokitin nadolita tenewueji aa naa kadolita iropiyiani kadolita aa enchilingi nabo e kenya nadolita inchilingini imiet olosho le kenya o nchilingini tomon e tenebo o shirini ashu inchilingini tikitam.

ee enetipat ena bae tenkop ang amu ee ore ele naa oloshi booster le network naa kisaidia ele booster iltunganak menotito entoki naji network. ore petum iltunganak network tenkop ashu tina murrua naa ketum iltunganak airorie irkulie tosimui aa ata elakwanikino neaku keyau ena toki network osimui

ee ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa enkisuma amu kadolta imasaa kumok e digital naisumareki naijo computer nadolita sii oltung'ani tine oibung'ita inkardasini laa kaiteki ake ajo kegira aisuma tine ng'ueji neeku ore entoki nalotu indamunot ainei naa enkisuma ake amu kadolta computers naisumareki nadolita sii inkardasini naisumita iltung'anak.

Eeeh Kaata eng`eno naipirta huduma Kenya amu, ore huduma Kenya naa keng`as aitobirr ntokitin naijo huduma centres . Naa ihudumiai iltung`anak le Kenya aa too nkoitoi napaasha amu kihudumiai ing`oru nkardasini naijo ine birth certificate . Ntokitin naijo ine N.S.S.F , K.R.A, o K.R.A pin tenebo o S.H.A.

ee ore eninko tenisum oltung'ani peeyiolou ena siai naa ing'as ajoki oltung'ani ironya *147# tesimu enye nipik inambai inonok enkipande nirew, ore piirew ee nigelu tenaa ee im proceed ashu ilo dukuya ore piirony inatoki ee nipik pin ino ore piipik pin nigelu tenaa ingero tenaa, tenaa ingero ashu tenaa ingerito koon tenaa mingero pii ore pii piikoru piigelu nintoki agelu tenaa ee iyama ashu miyama.

ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa enkisuma amu kadolta inkera natii ilorikan neeta imbukui nadolita oltung'ani otii tedukuya naa ormalimui nadolita orbao or chalkboard nadolita sii mtu aa active.

ene tipat pee iyas ena baye amu ore ena naa EP nikicho tayiolo biotisho osesen lino, kila erishata ilasima pee iyas ena siai amu ekicho tayiolo ntokitin nifaa pee inya onaifaa ni reduce.

ene tipat amu ore ena baye nimisho orkuak lengajiang' eeshunye tooishoritin naapuonu , ore sii engae naa ene tipat amu keyau iltung'anak tenebo.